Irio icio nĩ ciheaga ihinda iritũ mũno, kuona nĩ ndigagwo ũrĩa ngũciĩka. Ndirĩ na thitoo ya gũciga ũndũ citakwanangĩka, nĩ kwaga thoko ya gũcitwara. Koguo kaingĩ nĩ ndĩkoraga ngĩciorera o cithũke, ngekora ngĩcihe mahiũ, magerie gũcirĩa nĩgetha itigagĩthũke oro ciothe. No nĩ citũmaga ngoro ĩiname mũno, kuona nĩ ũrĩmi, nĩmĩte na njĩra nene, ngacoka ngawĩrorera o ũgĩthũka, tondũ ndirĩ na thoko ya gũcitwara. Ũndũ ũrĩa ingĩciria ingĩhiũrania na ũndũ ũcio, nĩ ngeragia mũno kũrĩma na maaĩ, nĩgetha nĩme indo irĩa itegũkorwo cikĩingĩha thoko-inĩ, mahinda marĩa arĩmi othe mararuta irio icio mũgũnda. Ngageria mũno, hihi okorwo nĩ waru, kũrarĩmwo, ngarĩma mboga, kana hihi ndona mĩgũnda mĩingĩ ĩihũrĩte mboga, na waru, ngageria karati, nĩgetha nyone kana nĩ ngũhota gũkorwo ngĩgetha kĩndũ gĩtegũkorwo gĩkĩihũrĩrĩra thoko, tondũ nĩ kĩrĩmĩtwo nĩ andũ othe. Ngerie gũgitĩra thoko, na njĩra ya kũrĩma kĩndũ kĩrĩa ndĩrecirĩria gĩtigũkorwo gĩkĩingĩha mũno thoko-inĩ

Nĩ ngeragia mũno mũno mahinda-inĩ marĩa marĩ maingĩ, kũruga irio cia mũiganĩra, na nĩgetha gwĩthema irio gũtigara. No maita maingĩ nĩ marĩa irio cigĩtigaraga, na ciatigara, nĩ tũcirĩaga rũcinĩ, tũkegagũra nacio. Ciatigara angĩkorwo nĩ makĩria ma irĩa tũngĩnina kĩroko, kũngĩkorwo kũrĩ andũ megũtinda mũthenya, ikarĩo ta irio cia mũthenya. Ngũkĩrwo gũtirĩ, nĩ tũgĩcikagia mbarabu-inĩ, nĩgetha cigiĩ na ihinda iraya rĩa gũikaranga. Na ũguo tũkagĩa na ihinda rĩa gũcirĩa mũthenya ũngĩ. No tũcirugĩrĩre ingĩ, kana hihi tũcihiũhie tũcirĩe o cio.

No ũhũthĩre indo irĩa ciothe ihũthagĩrwo kwenja, irima. Ta thururu, kana icembe, kana theci. O ho, no ũhũthĩre gĩciko nĩ ũndũ wa kũruta tĩĩri ũcio wĩ irima-inĩ, ũkĩrĩte nginya harĩa rĩkinye, mũigana kana ũraihu ũrĩa ũngĩrirĩria gũthondeka. O ho no rĩakwo rĩa mahiga, na thimiti na mũthanga, kũngĩkinya rĩtingĩenjerwo nathĩ.

Nĩ njũĩ mũrĩre wa andũ a nyũmba yakwa, na nĩ njũĩ gĩthimi kĩa o mũndũ o mũndũ irio mũigana ũrĩa arĩaga. Koguo ngĩruga nĩ ngoragwo njĩkĩte mathabu makwa wega, ngĩmenyaga o mũndũ arĩaga irio cigana atĩa na koguo ngamenya gĩthimi kĩa irio iria ndĩraruga. Angĩkorwo he mũndũ ũtegũkorwo kuo, kana hihi he mũndũ ũthiire handũ arĩa ahũna, ũhoro ũcio nĩ nyendaga kũmenyithio gatene itanaruga, na nĩgetha ngĩruga ngakorwo njĩkĩte ithabu rĩakwa wega, ngĩmenyaga kũrĩ andũ mekũrĩa na angĩ matekũrĩa, nĩgetha ngakĩnyihia irio kũringana na ũrĩa gũikaire.